Magetha ma mĩtambo ya kíĩrĩu ya gũitĩrĩria maaĩ, nĩ mongagĩrĩra magetha, makongerera mbia, na makanyihia ng'aragu tondũ irio nĩ ciongarĩkaga. Naguo gũthũrima tĩri nĩ gũtũmaga mũndũ amenye thĩna ũrĩa tĩri wĩ naguo na akahota kũmenya nĩ bataraitha ĩrĩkũ angĩkĩra nĩ getha ongerere magetha tondũ, nĩ akũmenya thina wa tĩri ũrĩa wĩ naguo wathũrimwo. Wahota gũthũrima tĩri, nĩ ũgũtũma kuongerea, magetha marĩa mũrĩmi akagetha.